Ngoit kasarta nemokyingei bichun boisie en bitonin toretet en chokyinet kotinye ortinwek sirkali chetoreten bichuton, netai yon kakobek kasarta neyolu komi bichundo olin kotoreti moronosiek cheu embassy konome kokochin passport ake nempya kora yon kokinam chito koyoe kasit en olinbo bitoni koimuch kochutyi serkali akoker kole makosa nekoyai chichi konee ana imuch kosom serkali kora konyokirwokyi chichitet en Kenya, kora yon myoni chito knyoe embassy ,bendi kora serkali bo kong'ololsechi bichutet kotiengei aisurusiek cheyoche kolipan en yundet, wendi chitoi neu kandoindet ab emet akokosyin ak biik emet noton kole bikyuk chebo Kenya komatketilen rapinik chechang' soiti aketilen aisurusyek chenyolunotin.

En olinbo sokoni anan siret aketugul koimuch inyorchigei chito rapiseik en ortinwek chechang',ingele koi neran anan itinye wilbarit non kitortoen tukuk koimuch ichut siret aketugul akitoret biik chon tinye mosiket ingele kaal chito akomoche ketorchechi akoi yelong'en karit ko imuch iipchi koyon kora kokainyorchigei rapinik chenekit konom. Kiit ake ko imuch iib tuguk cheu isakek, sukuma ibealde akinyorchigei rapinik chetoretin en boisionikuk chebo sobet ,kiit ake ole imuch inyorchigei chepkondok en siret ko imuch ichop amitwogik akibealde.

Kipsomaninikab kilasit sisit koyae tiemutik chutet chebo Kenya certificate for primary education icheket ih kejaribunani koyai sapchektishek muut. Aenge en sapchektishek chetet ih anan koron sapchektishek chetet ih tugul muut ih kotinye makisisiek olan bo bokol muut. Chemi barak missing. Aenge en chuton ko kaitonik anan esabu. nitet kora Yoon keyai tiemutik chutet ih makis chemi barak ih ko bokol. Kit age kora ko nekikuren anan yekitemie kenai akobo ateb tab bik, yeibur tah bik anan yeiburto emet akwo baga ng'uany komugul kora. Anan sapto ano bik kasit ainon neyae bik sikosapcho. Lugait age kora ko nekinete en lugaitab chumbek, noton kora kotinye makisisiek olan bo bokol, ako en nitet kinete lakuet kong'alalen lughait notet ih akonai yekisupto lughait noto anan yekiwalundo tuguk en lugait en lughait noto, mi kora lughait nebo biik tos kilen lughait nebo Olin bo ainet anan bik.

Kamet ne nyigis anan kwony aketugul nemanagat ih ko bo komonut missing inendet korutechi kot nekinyoisen noton ko sipitalisiek yoche kwendi chichi anan kokanam komanach ngele kotinye arawet agenge anan ko arowek oeng ko yoche korutechin kotab konyoiset, kit agenge nebo kitigoni en kotab konyoiset ih ko konai anan konyor naet yekiriptoo lakwet ih yon tokomii moet, konai tuguk chenyolu koam ak konai kasit nebo kasit neyoe. Kimwochin kora kelenjin matkoyai kasit neoo kou matko ot tuguk chenyigisen kou teret matkwo oinet, kit age nebokemwochin en sipitali kibokepimoni inee kit neu mitunetnyin en bor at kenyor kotinye mion aketugul inendet neinyookse anan nemoinyookse kinome kemwochin kobur kouni kole imuch ko miondo noton. Kimwoin kou ni asikorib komanamda lakwet nimii moet. Kora en olin bo sipitali kibokikwenyi ak kenai yon etu lakwet en moet kenai kele kobur lakwani komie en moet ana mobur komie. Kwony nenyigis kora kelenjin yon irue

Chebkondok chotet anan che kikuren higher education loans board ko chebkondok cheigochin serkalit agetugul anan yebendi kamostab somanet. En kipsomaninik chon matinye anan chemaiwezani kolubanchike rabinik chekimakkyinge en olimbo sugul. Sinyoru chebkondok chut kora ko yoon, koyache ibun stebishek chechang sikobit inyit en stebishek chutet ih koimuch ketebenin kele igoite kaineng'ung, igoite kainetab sigindet ih, akimwa kora Ile en olonba kenyit anan kotos inyoru rabinik chetian sikonai icheket chebcheito rabinik chebkondok chu kole imakyinke rabinik chetian. Ako kit age neimuch ketebenin en yoton ih ko imwaa Ile cheotupche ata chemi sugul ako yegainaam inyitchige imakyinke toretet ko yegainyit en kamostab soet inam anan iib koba sentaishek kibakinyitun ago yache ikany en kasarta netian.

Alen logoiwek choton chekom bik metoek en anan chekakimin kot missing en betutap raeni ko logoyan nebo neran aenge kobun olimbo kamostab machakos ih koinendet kekuren Ojwang. Inendet kora ko kibit ko en oretab soetnyin kokibit mi ki nekibosten inendet nema boeboenchi kandoik alak ako, kikiit kesor ine akimuut baka ketesyet noton neoo en olimbo Nairobi, Ako komatianit anan komaekyi inendet kora kokikibeten sabet, logoyandet nitet kokonam bik met missing ndamuun tesetai kechikili kele ngo , netos kobar chichitet Ako nyumnyum kora bik chekobare chichitet ih ko kandoik. so tesetai neranik ingunon koyae kampaket neoo missing kotieme keachi imanda weri kokibar anan ih kibor ng'ochichi kobarisie. Kotienge ak logoyaatndet nitet kora ko bik oleo anan me'ngik oleoo chebo Kenya konam kwang'et missing ngamuun icheket kotienge bik cheribe.

Alen kotesetai kosabe chito komiten kora ng'amnotet konae chitugul akoba mitunenyin neboke nemiee anan ko saait age ko koimuch komii mianogig ih chename chito yoon sabe. En mianiuek chutet alen chebo , chekilenen buane abokora ih miten tukuk cheuu ting'oek, ting'oek kotienge kasarta anan buone en kasarta missing ko yoon kaitit. sinaam iter mianitet bo ting'oek ih , ko kaikai Yoon imiten Yoon kakoit kasarta nekaitit inam ilach tuguk cheburgeen anan inam ilach ingoraik chegonu maat. Yoon memoe Konamin ting'oek Yoon iwendati koyache ilach ki nekikuren maskit akinde kutit simanamin Yoon immi Siret anan sokoni mianikik kora chebendite en olan chepiane abokora komiten en kikuren malaria. mianitet ih koetien maat borta ako nyone kotienge tukuk anan kotienge kasarta nemii, Yoon hooh robta, yaan kaitit ih, anan amituakik chekiam ko imuch inyoru mianitet ko sikaiter mianitet ih komi kerichek chekelugui anan komiten kerichek chekerutien borta sikokimit borto akoter mianitet kotom Konamin.